Kaingĩ na kaingĩ, irio irĩa cianangĩkaga ũngĩaga thoko ya gũcitwara imwe cia cio nĩ mboga, karati, nyanya, gĩtũngũrũ, o ũndũ ũmwe na matunda. Iria waaga thoko, nĩgetha kũhũrana na ũndũ ũcio, kĩrĩa mũrĩmi abatiĩ gũtigĩrĩra, nĩ atĩ, nĩ ahanda irio irĩa cirabatarania thoko-inĩ kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩ wega mũrĩmi, agekaga mĩbango yake wega na gũtuĩria kwega, akamenya nĩkĩ kĩrabatarania thoko-inĩ, kwa ihinda rĩna na rĩna. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ wega mũrĩmi akageria gwetha thoko nyandandũku, nĩgetha akonaga gwa kwendia indo ciake, nĩgetha citigatuĩke cia gũthũkĩra mũgũnda.

Ũndũ ũyũ, nĩ ũronania ũrĩithia wa ng'ondu. Ng'ondu, nĩ cikoragwo cirĩ cia bata harĩ mũrĩmi, rĩrĩa egũcirĩithia, kuona nĩ cikoragwo na umithio mũnene. Ũnd ũwa mbere, ng'ondu ici nĩ cituĩkaga cia kwendio, ona igatuĩka cia gũthĩnjwo, na cigatuĩka cia kũheana nyama. Nyama nĩ irio irĩa ciendetwo mũno bũrũri-inĩ wĩ wothe, nĩ andũ othe. Ũndũ wa keerĩ, rĩrĩa ng'ondu ici ciarĩkia gũthĩnjwo, nĩ irutagwo njũũa, na njũũa ici nĩ citũmĩkaga harĩ ũthondeki wa indo ta nguo, iratũ, ona mũno makĩria nguo cia ũndũire. Ũndũ ũcio ũngĩ, mbũri imwe cia cio arĩ cio thenge, cituĩkaga cia gũkamwo, na iriia rĩrĩ nĩ rĩendekaga mũno, to nĩ rĩtuĩkaga rĩa kũnyuo, na gũteithĩrĩria mĩĩrĩ itũ.

Haha nĩ ndĩrona andũ, arĩa amwe ao nĩ mũirĩtu, o ũndũ ũmwe na anake arĩa maroneka marĩ haraya. Othe nĩ maroneka, magĩkenerera kuona maaĩ ũrĩa maratherera rũĩ-inĩ rũrũ. Ũndũ ũyũ wa kwĩrorera maaĩ rĩrĩa maratherera, nĩ ũkoragwo ũrĩ wa gũteithĩrĩria mũndũ ,angĩkorwo ena maũndũ maritũ marĩa areciria, meciria-inĩ make. Rĩrĩa oka na erorera ũndũ ta ũyũ, nĩ ũtuĩkaga wa kũmũninĩra meciria macio moru, agakena ona agacokwo nĩ thayũ, na agakorwo atarĩ na ũndũ ũcio wa gwĩciria maũndũ macio moru.

Haha nĩ haroneka, thimũ, ĩrĩa ĩronania ũtungata wa mabengi, ũrĩa ũkinyanagĩrio kũhetũkĩra njĩra ya thimũ. Ũndũ ũyũ wa gũkorwo motungata maya ma bengi nĩ marakinyanĩrio na njĩra ya thimũ, nĩ ũteithagĩrĩria mũno harĩ wonjoria wa bũrũri. Kuona to nginya mũndũ athiĩ bengi-inĩ kũrĩa aigaga mbeca ciake, nĩgetha atuĩke wa kũhingĩrio motungata ta ma gũkomberwo mbeca, ona kana kũigithia mbeca ciake cia biacara thĩiniĩ wa bengi. Ũndũ ũyũ nĩ ũhũthĩtie njĩra ya wĩigithia wa mbeca mabengi-inĩ, ona ũgatuĩka njĩra ĩyo ĩtuĩke ya gũkinyanĩrio naihenya mũno, hatarĩ gũkorwo mũndũ akĩnoga, ona kana agĩtũmĩra mbeca ingĩ, rĩrĩa agũthi o nginya kũrĩa bengi ĩrĩ. Na no eke o ũndũ wothe ta wa gũtũma mbeca, ona kana kũgũra kĩrĩa angĩenda gũkorwo akĩgũra kũhetũkĩra njĩra ya thimũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũturi wa indo cia mabati, ũrĩa ithondekagĩrwo jua kari-inĩ. Rĩrĩa mũndũ aratura indo taici arĩ cio mathandũkũ oũndũ ũmwe na indo cia gwĩkĩrĩra ngũkũ irio, ona indo ciothe cia mabati, abataraga tu o ũmenyo wa kũmenya nĩkĩĩ aratura na agakorwo amenyete ũrĩa, ũrĩa ituragwo na abataraga kĩĩ agĩtura. Rĩrĩa ũratura indo ici nĩ ũbataranagia mabati marĩa mũndũ atũmagĩra harĩ gũtura indo ici. Kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa mũndũ abataranagia nĩ nyundo ĩrĩa atũmaga, nĩgetha ahote gũtura kĩrĩa aratura na gĩikare kũringana na ũrĩa arenda, agakĩgũthagũtha na nyundo ĩyo nĩgetha gĩikare kũringana na ũrĩa arenda. Kĩndũ kĩngĩ gĩbataranagia harĩ ũturi-inĩ ũyũ nĩ magathĩ marĩa matũmĩkaga harĩ kũrengerera mabati, maikare kũringana na ũrĩa mũturi arenda makorwo maikarĩte. Indo ingĩ ciacio nĩ ta mĩcumarĩ ĩrĩa ĩtũmĩkaga harĩ gũtura marima marĩa marabatarania ona kũnyitithania kĩrĩa kĩrabatara kũnyitithanio, nĩgetha kĩrĩa mũturi aratura akorwo nĩ ithandũkũ gĩtuĩke gĩa kwagĩrĩra mũno makĩria, ona gĩa gũka kũringana na ũrĩa arenda.

Haha mbica-inĩ ĩno, nĩ haroneka andũ arĩa matabanagia ona gũtongoria harĩ ũtungata wa thitima iria itũmĩkaga mĩhang'o-inĩ ya o mũthenya, mena arutwo arĩa me haha mbere-inĩ yao, makĩmonia ona makĩmabundithia ũrĩa mangĩthundũra ona kana mangĩthondeka thitima na kuona hinya wa thitima, ũrĩa ũngĩkorwo ũtagũthũkia marĩa matũrigicĩirie.

Rĩrĩa irio ciagethwo mĩgũnda-inĩ, na ciaigwo wĩigi-inĩ mwega wa irio, makũmbĩ-inĩ marĩa mathondeketwo na mĩtaratara ĩrĩa mĩega, nĩgetha gũthikĩrĩria irio icio cikorwo ciĩ ciĩna njĩra ĩrĩa njega itagũthũka, nĩ iteithagĩrĩria mũno, irio rĩrĩa cigũkorwo ho, cigaikara ihinda iraya cirĩ o njega, o ũrĩa ciarĩ cikĩgethwo, nĩgetha rĩrĩa thoko yarĩkia kwagĩrĩra, cituĩke cia gũtwarwo thoko-inĩ ihinda-inĩ rĩu. Naguo ũkui mwega, nĩ ũteithagĩrĩria, nĩ ũndũ wa irio irĩa cithũkangaga, citagũikara mathaa maingĩ kana thikũ nyingĩ, cituĩke cia gũkinya thoko, ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, cirĩ o njega. Na nĩgetha arĩa magũcigũra, macigũre cirĩ o njega na macigũre na mbei ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũteangi wa irio, wonekaga na njĩra ngũrani. Wa mbere, rĩrĩa mũrĩmi angĩkorwo arĩkĩtie kũrĩma irio ciake, na ikũre ciĩ mũgũnda, acoke aage kũgetha ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũcio nĩ ũteangi wa irio. Na ũndũ ũcio no ũcũngĩrĩrie, irio icio gũthũkĩra ciĩ mũgũnda. Na rĩrĩa ciathũka, no icũngĩrĩrie kũgĩa na ng'aragu, ona kana wagi wa irio. Ũndũ ũcio ũngĩ, rĩrĩa mũrĩmi arĩkia kũgetha irio ciake, angĩcitwara makũmbĩ-inĩ make, angĩaga gũtabarĩra wega, nĩ gũkũgĩa na ũteangi wa irio. Na ũndũ ũcio no ũtũme irio ciake ciathi makũmbĩ-inĩ, ituĩke cia gũbutha. Na wona ciabutha citingĩmũteithia, kuona ndangĩcirĩa, na bado no ũgũtũma kũgĩe na ng'aragu, o ũndũ ũmwe na wagi wa irio.

Mbica-inĩ ĩno nĩharonekana mwonjoria ũria wĩna kĩmanjĩka kĩnene kĩa mbeca na iria aratũmĩra macini ĩno nĩgetha ĩmũteithĩrĩrie gũtara mbeca ciake nĩ cigana. Macini ĩno, nĩyokire kũhũthia wĩra nĩgetha mwojoria ndangĩtinda agĩtara mbeca ciake ĩmwe kwa ĩmwe, ĩndĩ nogũikĩra macini-inĩ ino ĩkamũtarĩra mbeca ciake ciothe nacigana na ĩkamũhe ĩthabu rĩrĩa riagĩrĩire ĩtekũmũhĩtithia kana kũmũhenia. Ĩno macini nĩ ĩteithagĩrĩria nĩgetha mũndũ agakorwo na ĩthabu riake rĩa mbeca ciake hatarĩ na mbeca imwe cigũkorwo nĩciakũra ona kana cia kwaga kũrĩa irĩ

Mbica ĩno nĩronania andũ, o mũndũ emĩhangoinĩ yake ya gũthii kwĩmathĩra ũboco, amwe magĩthiĩ mawĩrainĩ mao na angĩ marĩ mawĩraini mao tondu ũmwe aroneka akuĩte mĩrigo akĩmĩtwara kuuma mwena ũmwe nginya ũríĩ ũngĩ. No haroneka ngari cia gũkua mũingĩ cietereire athii nĩgetha imarute mwena ũmwe imatware mwena ũrĩa ũngĩ, ũũ nĩ kũonania atĩ, thogoro ĩrĩ ĩkoragwa rũhongeinĩ rwa ũkui kwona kũrĩ na andũ mehokaga ngari cia gũkua mũingĩ nĩgetha imatware kuma mwena ũmwe nginya mawĩrainĩ mao nao, andũ acio ene ngari icio makehoka atĩ nĩ magũkorwo makĩrĩhwo mbeca nĩ arĩa makuĩte, ũũ nĩ kwonania atĩ nĩ kũrĩ na thũgũri ithiaga na mbere thĩinĩ wa ũkui wa mũingĩ ĩteithagĩrĩria thĩinĩ wa ũkũria wa bũrũri.